No nyende gũthomithio ũrĩmi wa kĩrĩu nĩgetha hote gũkũrwo ngĩkorwo na magetha maingĩ. Na ngahũthĩra mbeca nyinyi mũno, tondũ ũrĩmi wa kĩrĩu nĩ ũrateithĩrĩria andũ aingĩ, ũkona mũndũ nĩ aroka akarĩma gacigo ka nini, akahũthĩra mbeca nini ũhoro -inĩ wothe wa ũrĩm,i no wathiĩ magetha-inĩ ũkona nĩ agetha kĩndũ kĩnene. Mau nĩmo mathomo ingĩenda gũthomithio mũno.

Ici nĩ nyũmba cia gũkomborithia, ci akĩtwo haha, na yakĩtwo ĩ ya ngoroba. Na nyũmba ici nĩ njega mũno tondũ, nĩ nyũmba ci akagwo ci nyingĩ handũ hamwe. Na ikoya, itioyaga kĩrĩa, itioyaga tĩri mũingĩ, itioyaga mĩgũnda mĩnene. No kamũgũnda kanini, ũgakorwo wĩna mũndũ ũrĩa mũnyabara wa mĩako kana engineer, agoka agagũthondekera, ũgathondekerwo nyũmba ciaku na ũkahota gũcikomborithia na ũkona mbeca o mweri.

Ũyũ nĩ mũhũri wa biacara, na ndarĩ na handũ enaho ta nduka. Arahũthĩra o iburi, nĩgetha akahota gũikara atarĩ, atekũhĩa nĩ riua. Indo iria arendia kũringana na niĩ, cironeka tarĩ iria cihũthagĩra hinya wa riũa, ndũgũbatara thitima nĩgetha ũhũthĩre indo ici. Ndĩrona nĩ arendia toci, nĩ arendia tũrendio, nĩgetha ahote kũruta mawĩra make ma o mũthenya, ahote kwona mbeca cia kũruta mawĩra make ma o mũthenya. Ũyũ nĩ mũhũri wa biacara na nĩ kwendia arendia indo, na arendia indo iria ci hũthagĩra riũa ta solar ũguo.

ĩno nĩ taũni ĩna gĩko mũno ndĩhotete gũtherio, mĩtaro ĩrĩa yothe ĩteaga maĩ ma gĩko ĩihũire gĩko, nĩmĩthingĩku na nĩ yagĩte andũ a gũthingũra, gũkũ nĩkũranunga ũrũ mũno, na gĩko gĩkĩ nĩ kĩũrũ mũno no kĩrehe mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na maĩ ta mĩrimũ ya typhoid, kana ya mũndũ gũtahĩka na kũharwo, gĩkĩ nĩ gĩko kĩũrũ mũno na ti kĩega na nĩwona haha hena thoko ĩ hakuhĩ andũ marendia irio na nĩ hakuhĩ na gĩko-inĩ gĩkĩ, ũyũ nĩ ũndũ mũru mũno na andũ no marware ũru mũno, kwanza arĩa maroka kũgũra irio ici ciĩ haha hakuhĩ na mĩtaro ĩno ya gũte maĩ ma gĩko.

Nĩ harĩ bata mũno mũno mũno nĩ harĩ bata tondũ, gwĩka mũ mũ mĩthako nĩ ĩtũmaga mwĩrĩ ũhũthe na mũndũ ndangiongerera ũritu mũingĩ rĩrĩa mũndũ ara mũndũ arathaka, na ndũngĩgia mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na kuongerera ũritũ mũingĩ ta mĩrimũ ya ngoro. Ningĩ mũndũ nĩakoragwo e mũhũthũ na no ahote kũũma handũ hamwe nginya haũ hangĩ akĩhũthĩra magũrũ atekũhũma. Mathako nĩ mega mũno nĩ mateithagĩrĩria mwĩrĩ inmate, nĩ mateithagĩrĩria nginya meciria na nĩ mateithagĩrĩria mũndũ akahota kũruta indo iria njũru cikoragwo ciri mwĩri mĩri-inĩ itũ.

Kĩgwa ndĩaga gĩ kĩgwa, no thiĩ ndĩgĩecũhie ndĩgĩtinangie tũcunjĩ tũcunjĩ tũnini njoke ndĩcirie. Ũndũ ũngĩ no ndĩgĩtware kĩganda-inĩ gĩa kĩa gũ gũthondeka cukari gĩthiĩ gĩthondekwo gĩtuo cukari, na hũthĩre cukari ũcio gwĩkĩra cai-inĩ wakwa kana ngĩnya gũcũna. Ũguo nĩguo hotaga kũria kĩgwa.

Ũyũ nĩ mũgendi okĩte mũtitũ-inĩ na nĩ mbica arahũrwo, aikarĩte haũ nĩgetha ahũrwo mbica. Gũũkũ nĩ gũka egũkĩte gũcera, na ndona ũũ nĩndĩrona mĩtĩ mĩega mĩtĩ ũga ũkaigwa wĩ mũkenu nginya ngoro n ĩkũmenya handũ hothe hena mĩtĩ maũndũ matikoragwo me moru.

Aya nĩ agendi marathiĩ na mũno mũno ici nĩ ciana cia cukuru na kũringana na, na niĩ ũrĩa ndĩrona haha mũthe nĩ ciana cirathiĩ kũhingũra cukuru. Rĩrĩa ciana cikoragwo ciĩ nyingĩ kĩrĩa stage -inĩ ya gari magĩetha ngari cia kũmakuwa mathiĩ cukuru ngari itionekaga, na nĩkĩo ũrona haha ciana cikĩhatĩkana nĩgetha mo mahote kũingĩra tondũ ngari nĩ inyihire. Hĩndĩ ĩrĩa kũ kũ ciana cinyingĩ, ngari cikoragwo ciĩ nini nĩk ona itingĩigana gũtwara ciana cukuru. Ũkoraga mũhatĩkano mũnene mũno ũkoragwo stage -inĩ cia ngari na nginya andũ agima kana andũ aya angĩ angĩkorwo ndũrĩ mũrutwo wa cukuru ndũthiaga kũrĩa ũrathiĩ wambaga kũreka ciana ciambe cithiĩ tondũ wa mũhatĩkano ũrĩa ũkoragwo hau no ngĩra ũngĩa ũngĩuma ci kanya ci ciana cithiĩ, mathiaga magacererwo cukuru, ona makinya cukuru ũgakora makinyire mathaa marĩa matabatiĩ gũkinya ũgakora nĩmaingatwo. Kwoguo ũ ũrĩa twĩkaga wona wathiĩ stage -inĩ wakora ciana ciihũrĩte kũu wambaga kũreka cithiĩ cikeha nĩgetha cikinye cukuru mathaa marĩa magĩrĩire.

Maya nĩ matumbĩ mũndũ aigĩte haha nĩgetha matũrĩkie maume tũcui. Ĩno nyamũ ĩtagwo incubator kana macini ĩrĩa mũndũ mũrĩmi angĩhũthĩra gũtũrĩkia matumbĩ make nĩgetha ahote gũtũrĩkia agĩe na tũcui tũingĩ kwa ihinda rĩmwe. Angĩkorwo ndũrĩ na ngũkũ cia kũigana mũndũ nĩahũthagĩra mũtambo ũyũ ũkahota kũiga matumbĩ maku na ũkahota gũtũrĩkia njui ciaku na ũkahota gũthiĩ na mbere na ũrĩmi waku wa ngũkũ.

Ũrĩmi wa njũgũ nĩũcenjetie mũno, tondũ ũrĩa andũ marĩmaga tene maga makagĩa na maciaro maingĩ thaa ici tiguo kũhana. Tũtiramenya kana nĩ tĩĩri wathũkire, kana nĩ wagi wa mbura, kana nĩ rĩera rĩacenjirie, tondũ mũndũ tene a arĩmaga njũgũ na nĩagethaga nyingĩ. Thikũ ici andũ matiragetha njũgũ mũno torĩa magethaga tene. No twende kũmenya gĩtũmi nĩkĩĩ na no twende thirikari yũ yũke ĩtũteithĩrĩrie.

Niĩ ndikaraga Kisumu, niĩ ndĩ wa Laikipia, no nĩ njũĩ mũndũ no atware ngui yake jajo, o handũ hothe hena ndagitarĩ wa mahiũ. No ũngĩthiĩ Kisumu, ũthiĩ taoni-inĩ ĩyo ya Kisumu ndũngĩaga mandagitarĩ a mahiũ na nĩ njũĩ nĩ aingĩ mũno. Koguo no ũtware ngui yaku ĩkaheyo jajo kũu.

Ũyũ nĩ mwana ũtwarĩtwo thibitarĩ na nĩ janjo araheo. Nĩ gũthecwo arathecwo, nĩgetha agirĩrĩrie mĩrimũ ĩrĩa yumanaga, yũkaga mũndũ atangĩthecwo cindano ya janjo. Ũyũ nĩ mwana, ũtwarĩtwo thibitarĩ-inĩ, na mũno mũno nĩ ya gĩthirikari, nĩgetha aheo janjo.

Aya nĩ andũ na kũringana na mbica ĩno nĩ kũraga moraga nyamũ ya gĩthaka, ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩmagia na kũrĩa indo ci ciao kana maciaro mao marĩa makoretwo makĩhanda. Nĩ maroneka marĩ arakaru mũno tondũ nĩ ũrona nĩ mamĩũra nĩ marĩkĩtie kũmĩũraga na makamĩoherera na mĩtĩ narĩu nĩgũkua marakuwa mathiĩ makamĩte kana mamĩtware gwa thirikari nĩgetha makĩhote kũ kũrĩhwo hathara mone kana nomarĩhwo hathara ĩrĩa nyamũ ĩno ya gĩthaka ĩtwĩkĩte ya kũmatwara.